keishaa niyiolou erishatas natinyikua enchan nirem olchamba nintayu eria nigelu empeku sidai nairiamariyie enkulukuoni inaalo.

kaitagol ororei lenkai ejo nchere meeta entoki nataluama ninye naitagol shakenisho ooltung'anak teneinosu vile enatupukutuo toonyamalitin.

Keishaa niaku oltung'ani loinyiototo tedakenya oleng niata ratiba oombaa pooki nijo pias niaku oltung'ani loisosion losuj erishata piitumoki anoto erishata sidai nirura wenintoki ainyiototo.